Chi nonoe en yu kotoretindetab serkali kobun ministrit tiongik anan nebo Tourism ak Wildlife kikuren inendet negonyitot Miano ako toreti serkali sigenyor bik chebunu sang chechang ,sang nebo emoni nyokoker tiongik sikonyor serkali chepkondok chekiboisien en atkaitugul Miano, negonyitot Miano koteleljin tiongik ak koribe si en atkaitugul kobwonee bik emoni koboiboitu ak kokere tiongik.

Chii nonoee en yuu akoboo komonut ko nekonyitot Gladys Wang'a, inendet ko kimembayat neking'oten ng'otutik neboo Homabay, ako kikakichakwan inendet en kenyitab elibushek oeng ak taman ak tisab koik membayat neboo koot neking'oten ng'otutik neboo Homabay, ak yeityo en elibushek oeng ak tibtem ak oeng kongeet gavana kokwai biikab Homabay koik gavana neboo Homabay, akokikotoret biikab Homabay en muswoknotetab kasari akoboribeetab inchirenik sikobit konyor biikab Homabay county neboo Homabay eeh chepkondok cheboo atkai tukul.

Bo komonut keyai boisioni amun toreti kimugulmet konai ole bendi chepkondok en atkaitugul, ee ako kiboisein en benkisiek koraa kenai ole bendi chepkondok sigenai kotkokatesak anan kobosok en kila ak kila, koraa keboisien en sukulisiek sigenai chepkondok chekimoche en kipsomaninik sikenyor kele tos chepkondok ata chemoche sikokes sukul lakwet, kiboisien boisionik kobo komonut en temenwogik chechang koboto koraa sipitalisiek en olan tugul kotoreti sikenai ole kaba chepkondok ak koib kaguiyet.